Irio ici ũkiambia na ngima wambaga kũigĩrĩra maĩ mwaki-inĩ na nĩgetha matherũka nĩũgũĩkĩra mũtu waku ũrĩa wĩnagũo, weterere maĩ matherũke wĩkĩre mũtu waku, ũcoke ũkoroge nginya rĩrĩa ngima ĩyo ĩkũnyitana na nĩgetha ũmĩhe mathaa nĩgetha ĩkĩhie. Ningĩ nĩ tũrona haha mwena hena nyama ya ngũrwe, ĩno nayo ndĩtherũkagio na maĩ ta nyama irĩa ingĩ, ĩno ũmĩkĩraga oo ũguo ĩrĩ thaburia-inĩ, ũgacoka ũgeterera ĩĩrute maĩ mayo nĩ macio nĩmo ĩkũhĩa namo, no ona ningĩ nĩ ĩrutaga maguta, nĩ ĩkũhota kwĩruga wega, ũmĩruge nginya ĩhĩe. Na hau mwena nĩtũrona hena gĩtũngũrũ na nyanya, icio nacio ũcitambagia ũgacitinangia oo ũguo cirĩ, citikoragũo na bata wa gũciĩkĩra maguta-inĩ kana gũcikaranga. Wacitinangia wĩkĩre gacumbĩ ũguo nĩguo ũgũcirĩa.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtũmĩkaga kuoya mbica, cia maũndũ marĩa marathiĩ na mbere harĩ o mũthenya o mũthenya, yoyaga ũndũ ũrĩa ũrahanĩka hakuhĩ naguo, o ndagĩka ĩkĩhĩtũka, hena ũrĩa ĩraiga maũndũ macio, na nĩgetha kũngĩgĩa na ũgwati kana ũndũ ũtagĩrĩirwo, andũ nĩmekũhota kũoya, na mone kĩndũ kĩrĩa kĩahanĩkire, na gũtirĩ, gũtigakorwo na ithingithia ciothe, na to nginya matinde makĩrwo nĩ andũ arĩa marigicĩirie ũndũ ũrĩa wekĩkĩte.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa mũthuri athiĩ kũracĩria mũtumia wake ũrĩa mendaine na nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere na gwaka mũciĩ wao, kogwo haha makoragwo mahumbĩkĩtwo na macuka kuma mũtwe nginya magũrũ, na mũthuri ũcio rĩu ndangĩhota kũmenya mũtũmia wa ke nĩ ũrĩkũ mahumbĩkĩtwo ũguo na macuka, kogwo agĩrĩirwo kũmũmenya ahumbĩkĩtwo na macuka na angĩremwo agĩrĩirwo nĩ kũhũrwo baĩni na nĩgetha athiĩ na mbere na gwetha mũtumia wake harĩ o andũ acio othe mahumbĩkĩtwo na macuka, kogwo agĩrĩirwo nĩgũthiĩ akĩroraga o ũmwe o ũmwe nginya rĩrĩa arĩhota kũmenya mũtumia wake nĩ ũrĩkũ na andũ nĩ makũngũwagĩra mũno.

Handũ haha nĩtũrona hena mũhuko, na wihũrĩte mĩthemba ya ndawa yothe, indo ici nĩcikuagwo, ciagĩrĩirwo nĩgũkorwo ciĩ ngari-inĩ, kana ona kũndũ guothe kũrĩa guothe kũrĩa ũrathiĩ, nĩgetha mũtino ũngĩhanĩka, nomũhote gũtaithania, kana ona mũndũ angĩrwara e ngari-inĩ, kana e ndege-inĩ, kana ona e meri-inĩ, nĩmũkũhota kũmũteithia, tondũ kwĩna indo ciĩ hau ciakũmũteithia, na nĩguo mũndũ eragwo atĩ o kũrĩa agĩrĩirwo nĩgũthiĩ, agĩrĩirwo nĩgũkorwo na kĩndũ kĩmwe, nĩgetha ũndũ mũru ũngĩhanĩka, nĩmũkũhota gũteithia mũndũ, na nĩmũkũgirĩrĩria gĩkuũ.

ĩno nĩtũrona nĩ ngari, ĩkuaga andũ arũaru kana andũ arĩa marenda gũtwarwo thibitarĩ, na hĩndĩ ĩ yo nĩtũmĩkaga mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna kũndũ kwĩ na mũtino kana o na inyuĩ mũkamĩhũrĩra akorwo kwĩ na mũndũ mũrũaru nyũmba nanĩarenda gũtũarwo thibitarĩ na ihenya , nĩĩtuĩkaga ya gũthiĩ ĩkĩrĩraga bara nanĩĩtũĩkaga ya kũeherero nĩ ngari ici ingĩ cĩa bara nĩgetha ĩkĩhote gũtwara mũrũaru thibitarĩ, kogwo nĩĩtũmĩkaga mũno nĩ arũaru, ĩkuaga arũaru, ĩ okorwo mũndũ nĩ mũrũaru mũno nĩĩmũtwaraga na ihenya thibitarĩ na nĩgetha atuĩke wa gũtũngatĩrwo kana rĩmwe ĩkaruta mũndũ thibitari ĩmwe nginya ĩrĩa ingĩ nĩgetha agĩthiĩ na mbere na gũtungatĩrwo wega.

Nĩ getha ũtũĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũkorwo ũthomeire ũhoro na ũrigitani, na no nginya ũkorwo ũthomeire ũhoro na ũndagĩtarĩ, na nĩ getha ũmenye kũhũthĩra cindano ,na ũmenye harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtheca na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtheca mwana ũcio. Kũguo no nginya ũkorwo ũthomeire na no nginya ũbundithio na nĩ getha ũmenye ũrĩa ũkũruta wĩra waku ũtekũrwaria ciana kana ũtakũmatheca ũrĩa matabatiĩ tondũ ũndũ ta ũcio ũngĩkĩka, no gũtwarana magoti-inĩ na nĩ ũgũkorwo wĩ cira mũnene mũno. Kũguo nĩ getha ũhote wa gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya mũkorwo mũrutĩtwo na nĩ getha ũmenye ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra ũcio ũtakũrwaria mwana wene.

Ndona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ndĩciragia nĩ ũhoro na mũkingo ũrĩa andũ mabundithagio, njĩra irĩa magĩrĩirwo nĩ gũtũmĩra na nĩ getha magirĩrĩrie kũgĩa mũrimũ ũyũ, kuona atĩ ndũkaragwo na ndawa ya kũũtũma ũthire, kũguo no nginya wanjie kũnyua ndawa, kũguo magĩbundithio ũhoro wĩgiĩ mũkingo, nĩ mabundithagia andũ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũmenyerera matikaũgiĩ, na maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ getha kũgirĩrĩria gũtambia mũrimũ ũyũ kana gũtwara kuuma mũndũ ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ. Kũguo ndona kĩndũ gĩkĩ nĩ ndĩciragia, ũrĩa mũkingo ũkũgirĩrĩrio na gũthiĩ na mbere na gũtamba, kana kũgirĩrĩria nginya andũ anini kũũgĩa.

Nĩgetha wĩke ũndũ ũyũ no nginya ũkorwo ũthiĩte thukuru nene, ũgathomera ũrĩa ũngĩhota gwĩka ũndũ ũyũ. Tondũ nĩũbatie gũkorwo ũthomeire na wĩ na gĩthomo, nĩgetha ũmenye ũrĩa ũngĩka ũndũ ũyũ, ũmenye indo irĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra na andũ arĩa magĩrĩirwo gũgũteithia na arĩa magĩrĩirwo gũkũnengereria indo. Koguo nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ no nginya ũkorwo wĩ na gĩthomo kĩa igũrũ, na ũkorwo ũthiĩte thukuru mĩaka mĩingĩ, tondũ nĩgetha ũmenye gwĩka ũndũ ũyũ, makoragwo mathiĩte thukuru hakuhĩ ona mĩaka mũgwanja, koguo no nginya ũkorwo na gĩthomo kia igũrũ, nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ.

Rũrũ nĩ rũhonge rũmwe rwa thirikari, nĩ rũteithagia andũ kũmenya ũrĩa rĩera rĩkũhana mũthenya ũyũ ũngĩ, kana ũrĩa rĩkũhana wiki, nĩ rũteithagia andũ nĩ getha mamenye ũrĩa makũhota kũruta mawĩra mao, na ũrĩa makũhota gũikara makĩmenyaga rũciũ ũrĩa gũgakorwo. Okorwo nĩ riũa rĩingĩ rĩgakorwo kuo, kana nĩ mbura nyingĩ ĩgakorwo kuo, kũguo ona nĩ ĩhotaga gũteithia andũ ta arĩmi, mamenye imera ciao, na ũrĩa makũhanda indo kana ũrĩa makũgetha indo nĩ getha gũtikaure matakũmenya kana gũkĩare riũa indo ciao cithũke. Kũguo rũhonge rũrũ nĩ rũteithagia Akenya na andũ a mũingĩ, mamenye ũrĩa makũhota gũikara rũciũ rwao na wiki yao na nĩ getha ona mahote kũmenya ũrĩa marĩbangaga kũringana na rĩera ũrĩa rĩtariĩ.

Maũndũ marĩa matũmaga thamakĩ thogora wayo wa tilapia ũcenjie thoko-inĩ nĩ atĩ tondũ thamakĩ ĩ no ndĩonekanaga kaingĩ na nĩ hinya mũno yoneke o kũrĩa ĩrĩ, kogwo nĩ koragwo na thogora mũingi na nĩkĩo ucenjagia kũringana na ũrĩa arĩmi kana andũ arĩa mathire gũcitega ũrĩa macionire, kogwo tondũ nĩ mowĩ citikoragwo cĩ nyingĩ nĩkio thogora ũcenjagia na andũ nĩ mamĩendete mũno, kogwo o ũria andũ maramĩenda na nĩkĩo ĩ no nĩtũmaga thogora wa tilapia ũcenjie mũno thoko-inĩ tondũ nĩmarona andũ nĩmarenda mũno thamaki ĩ no kũonania ikoragwo ĩ na cama mũingĩ na ũkoragwo ĩ njega.

Mĩtaratara ĩrĩa ndũmagĩra, nĩ getha ndigĩrĩre nĩ ndona umithio mũnene wa thamaki ciakwa irĩa ciĩ gatemu, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndĩracihe irio o mũthenya o mũthenya, na nĩ getha itigatuĩke atĩ cia kũhĩnja, kana cigĩkue nĩ ũndũ wa kwaga irio cia kũigana, ũndũ ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndacenjia maĩ macio me thĩiniĩ, nĩ getha maĩ macio makorwo me matheru, na matigakorwo na gĩko kĩngĩ, tondũ o ũrĩa mena gĩko kĩingĩ thamaki icio nĩ ciagaga no ciage kũhuhia wega, kana cikĩanjie kũmeria thĩiniĩ maĩ mena gĩko na ũguo nĩ cigũtũma cirware, kana ona cikue, kũguo nĩ ngeragia gũcihe irio, na ngacenjia maĩ macio kaingĩ nĩ getha citigagĩtuĩke cia gũkua na nĩ getha thiĩ na mbere na kuona umithio. Ona rĩmwe nĩ ndigagĩrĩra atĩ ciana citinathiĩ gũthakĩra hakuhĩ na gatemu gakwa, tondũ cingĩkuhĩrĩria nĩ cigucihe irio irĩa citagĩrĩire na no cirũngĩrĩrie na kũrwara kana ona gũkua.

Maũndũ marĩa ndarorire nĩ getha thondeke gatemu gakwa ga thamaki, nĩ gũtigĩrĩra atĩ ndĩna mũgũnda wa kũigana, harĩa ngũhota gũthiĩ na mbere na ũrĩmi wakwa ndĩgakĩũtiganĩrie, atĩ nĩ ũndũ wa gatemu. Nĩ ndatigĩrĩire atĩ mũgũnda wĩho, na ngĩethera handũ hega harĩa ngwakĩra gatemu gakwa, handũ ndĩrĩhotaga kuona, nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria kũiywo thamaki ciakwa irĩa ciĩ thĩiniĩ, kana ona ciana gũthi gũthakĩra hau, gũikia indo maĩ-inĩ macio indo njũru, irĩa cigũtũma thamaki ciakwa cirware kana cikue. Kũguo nĩ ndatigĩrĩire atĩ nginya ndĩna irio njega cia kũigana, na ndĩna mbeca, nĩ getha hote kũgũra irio icio cia kũhe thamaki ciakwa, nĩ getha cigĩkũre ciĩ njega, na citarĩ ndwaru.

ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno, kwona atĩ tene gũtĩakoragwo na indo cĩa kũhe maaĩ wega, kwoguo thikũ ici kwĩna indo, kwĩna macini, nĩ ũkũhota kũhura maaĩ maku wega, nohote kũhe mĩmera yaku ĩrĩa ũhandĩte okũu thĩiniĩ wega maaĩ, na ningĩ ona nĩ ũkuhota kũmĩhũra na ndawa, kwoguo rĩu ndĩ thikũ ici nĩ kũrĩ na macini nyingĩ, macini citiganĩte, o macini ina wĩra wayo, wa kwĩneria ya kũmĩhe maaĩ, na kwĩnengĩ ya kũmĩhe indo ta ndawa nĩgetha kũgirĩria mĩmera yaku ndĩkarware kana ĩkwe, tondũ yakwa ĩyo nĩ hathara ũgũtara, ũkĩona atĩ nĩ ũgũrĩte ndawa, nokagũra mĩmera na ũkahanda, kwoguo thikũ ici mandũ macenjetie kwina macini nyingĩ cia kũhũthĩra, gũtigĩrĩra atĩ mĩmera yaku nĩ yakũra wega na nĩ yakuhe maimithio mega.

Kĩndũ gĩkĩ tũrona haha nĩ mbembe, na nĩ tucihũthagĩra mũno kuona atĩ nĩ cirugaga gĩtheri harĩa ũtũĩkaga wa gũtherũkia hamwe na mboco, na nĩ getha ũrĩe na cikoragwo cirĩ irio nditũ mũno na nĩ njega. Ona ningĩ cioma ũguo ciũmĩte, mũndũ nĩ athiaga gũcithĩithia, cigatuĩka cia kũruta mũtu wa ngima wa gĩthiĩ, na nĩ ũrutaga o mũtu no he rĩmwe ũngĩenda cikonyorwo kana cirutwo o ũrĩa cirĩ, na ũguo nĩ ũkuona mũtu wa ngima ũrĩa ũkoragwo wĩ mũthaka mũno ũrutaga ngima nditũ ĩrĩa ũkũrĩa na ũhũne, na maũndũ marĩa nĩ ĩteithagia mũno mbembe ici atĩ ona no ũcicokie mũgũnda na ũcihande rĩngĩ, kũguo ũndũ ũyũ ingĩenda kuuga nĩ atĩ mbembe ici nĩ citeithagia mũndũ mũno, kuona atĩ waciruta mũgũnda nĩ ũkũrĩa wega ũtagũtinda ũgĩthĩnĩka.

Nĩ tũrona mũndũ ũyũ anyitĩte gĩciko gĩa tĩri, na hena maĩ hau, me mũgũnda gatagatĩ, ngwĩciria nĩ kuura kwaurĩte mũno, na maĩ macio makĩaga handũ ha gũthiĩ, na nĩkĩo mũthuri ũyũ anyitĩte gĩciko, arageria kũmethera njĩra, nĩ getha maume mũgũnda wake gatagatĩ, tondũ matirakĩmũteithia. Kũguo ena gĩciko kĩu nĩ njĩra arageria gwetha ya nĩ getha maĩ macio makĩone ha gũthi maume mũgũnda gatagatĩ na nĩ getha athiĩ na mbere na kũrĩma mũgũnda wake atagũtinda agĩthumbũrũo nĩ maĩ me gatagatĩ na nĩ getha ahote nginya kũrĩma harĩa maĩ marĩ, na nĩ getha gũtigakĩgiĩ na mũconjo mũgũnda-inĩ wake.

Kũndũ gũkũ nĩ tũrona ũrĩa gwĩ gũthaka, kuona ta kũndũ gũkũ kwa mbere kũihũrĩte matawa maingĩ marĩa maramũrĩka kũu, na nĩ kũragũtũma kũhenahenie mũno na gũgagĩthakara kuona atĩ nginya ũrĩa gwakĩtwo nyũmba nene ndaihu mũno, kuona nĩ andũ maikaraga kũu na nĩ kũndũ gũthaka. Na nĩ tũrona ngina kwĩna mĩtĩ ĩhandĩtwo gatagatĩ kũu barabara-inĩ, na mwena ũyũ ũngĩ nĩ tũrona gũkũ nĩ Mombasa, nĩ kũrĩa andũ angĩ gũkoragwo na maria na andũ nĩ magĩthiaga kũu gwĩkenera. Andũ nĩ mathiaga kũu ta bamĩrĩ gwĩkenera kana magagĩthiĩ nginya rĩrĩa kwĩna thigũkũ nene nĩ getha makĩhetũkie mathaa.

Ũndũ ũyũ nĩ getha ũhote gwĩka, to nginya ũkorwo ũthiĩte kĩrathi kũũthomera. Gũkũ nĩkuo andũ mathiaga kuoya cuma, na nĩ gũkoragwo na mũndũ wa gũkuonia ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na mũndũ wa gũkuonia ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kuoya cuma ta icio moyaga. Ũndũ nĩ wĩkagwo nginya nĩ andũ arĩa mathiaga gũtenyerera mabũrũri na nja, na nĩ getha mĩĩrĩ yao ĩkorwo ĩĩ mĩega na ĩkorwo na riri, nĩ getha matigakĩremwo nĩ gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra wao, ona kwĩ andũ makoragwo gũkũ, andũ arĩa marĩ matire matarenda kũnora, kana mũndũ ũrenda gũthi gũcina maguta me mwĩrĩ marĩa matagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kuo. Kũguo andũ nĩ manyitanaga magathiĩ makoya cuma na makaruta mawĩra mao wega magĩteithanagia.

Ndona ũndũ ũyũ nĩndĩciragia ũhoro wa ũrogi, tondũ andũ aya makoragwo mabandĩkĩte maratathi maya kũndũ guothe kũrĩa ũrathi, wonaga marageria kwĩrĩra andũ maũndũ nginya gũthondeka biacara ciao, na gũteithia andũ nginya ihiki-inĩ ciao, atĩ nĩgetha mahote gũthondekera andũ atĩ mathiĩ na mbere na kwendana, na nginya ũhoro wa nginya gũthondekera andũ mĩgũnda, nĩgetha andũ matige kũrũĩra mĩgũnda. Na ũndũ ũyũ ndwagĩrĩire, kuona atĩ andũ aya matũmagĩra, kuona andũ aya mahũthagĩra ndawa, nĩgetha gũthondeka maũndũ mene, na atĩ no nginya ũmarĩhe na nĩũgũtũmĩra mbeca nyingĩ mũno, nĩgetha ũhote wa gũthondekerwo maũndũ marĩa ũrenda.

Handũ haha nĩ tũrona ũrĩa mũndũ ũyũ arageria gũtarĩria, ũrĩa andũ me na ihu kana andũ mena mahu, ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩtwara thibitarĩ, na ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũrorwo kana mwana ũrĩa makuĩte, kana ena riri mwega, kana nĩ mũrũaru, tondũ atĩ no nginya atĩ oe bata wa kũmenya kana mwana ũrĩa akuĩte, kana nĩ mwega, kana ena riri mwega wa mbere. Kwoguo no nginya ũndũ wa mbere, atĩ ambe athiĩ arorwo, okorwo ena ihu athiĩ ahũrĩre ndagĩtarĩ wake na nĩ getha ahote kũmwĩra rĩrĩa akũhota gũthiĩ thibitarĩ nĩgetha arorwo, na rĩngĩ no nginya atĩ akorwo e wagũthiĩ o kaingĩ, harĩ o wiki agathiĩ maita maiganũna, nĩgetha athiĩ arorwo o ũrĩa mwana ũcio wake akuĩte na ihu rĩrĩa e narĩo, ũria rĩrathiĩ na mbere, na mwana ũrĩa arathiĩ na mbere na gũkũra.

Mbica ĩ no nĩtũrona ciana atĩ ciĩna mũrimũ wa mbaco, harĩa magũrũ ma o makoragwo matiganĩte mũno na nĩtũrona me thibitarĩ, ũkiona ũguo nĩ gũthondekwo marageria gũthondekwo mũrimũ ũcio wĩ naguo, kuona atĩ no gũkorwo na ũhonania na nĩgetha mamenyere gũthiĩ na magũrũ ma o me ũguo tondũ ũguo tũrona ũcio nĩ mũrimũ wa mbaco, ũrĩa ũrwaragwo nĩ mwana e mũnini harĩa magũrũ ma ke mathiyaga mataganĩte mataganĩte tondũ ũguo nĩguo akũrĩte. Na rĩmwe nĩ matwaragwo thibitarĩ nĩgetha mahote kũrigitwo na nĩgetha mahote gũthondekwo na maheyo ndawa.

Arĩmi mahotaga kũiganania thogora wa indo ta irio, na mĩako hamwe na baita kuona atĩ we ta mũrĩmi wendia indo ciaku, nĩ ũkũhota gwĩbanga na mbeca irĩa wona, na nĩ getha ũhote gũcokia indo irĩa wendia irĩa ũrarutire mũgũnda, nĩ ũkũhota gũciendia na nĩ getha ũhote kũgũra indo ingĩ cia kũrĩma, na ũguo nĩgũteithagia atĩ ndũgathiĩ o ũguo atĩ wage mbia cia gũcokia irio mũgũnda, kana ona rĩmwe ũremwo nĩ gwakĩra indo irĩa ũrathi na mbere kana mĩbango yaku ĩkwame, nĩ ũndũ wa maũndũ nĩ ũndũ nĩ nĩ ũndũ atĩ nĩ waaga mbia. Kũguo arĩmi mahotaga kũiganania maũndũ mao nĩ gwĩbanga na mbeca irĩa wona, ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wacigayania wega na nĩ wahutia gĩcigo gĩothe na mabataro maku mothe nĩwahingia.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie mũno, ũhoro ũyũ wa ngathĩti, kuona atĩ thikũ ici mũndũ arĩ na thimũ, na intaneti, nĩ akũhota gũthoma ngathĩti atagũtinda agĩthi kũgũrĩra andũ aya makoragwo maciarĩte thĩ kana aya me nacio bara makĩũrũria. Kũguo thikũ ici maũndũ nĩ macenjetie, kuona atĩ wĩna thimũ o harĩa ũrĩ o kũrĩa ũrĩ bata nĩ ũkorwo na intaneti nĩ ũkũhota gũthoma gathĩti o ĩrĩa ũrenda kũringana na ũrĩa yandĩkĩtwo wĩ kũrĩa ũrĩ na ndũgũtinda ũgĩthi kũgũra kana gũthi gũtinda ũgĩthi ũgĩtũmĩra mbia nyingĩ kũgũra ici cithondeketwo na maratathi, na ningĩ ona thikũ ici mũno mũno, athuri akũrũ nĩo mathiaga gũcigũra, kuona andũ aingĩ arĩa anini mathiaga gũtũmĩra ciao irĩa ciĩ thimũ-inĩ.

ĩĩ ũrĩithia wa thamaki nĩ ũtheremete mũno gĩcigo-inĩ giitũ, kuona atĩ thirikari ĩno ya gũkũ gwitũ, kana atongoria arĩa twacagũrire, nĩ matuĩkĩte a gũtũrehera andũ a gũtũthomithia, ũrĩa tũgũthondeka tũtemu, na ũrĩa tũgũthiĩ na mbere na kũagĩrithia andũ arĩa mena thamaki, andũ arĩa mathondekete gatemu mĩgũnda-inĩ yao, na nĩ getha mathiĩ na mbere na kuonjorithia ũhoro wa kũiga thamaki mĩciĩ-inĩ yao. Kũguo atongoria aya aitũ nĩ manjĩrĩirie gĩthomo andũ arĩmi nĩ mathiaga thukuru, na rĩmwe ngina makanitha-inĩ magathomithia andũ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka na thamaki irĩa maigĩte mũgũnda, na ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũcihe irio, na maĩ, na nĩ getha citigakue kana cirware. Kũguo maũndũ maya macangĩrĩirie nĩ ũndũ wa gũthomithio gĩthomo kĩrĩa tũrathomithio nĩ andũ arĩa moĩ mũno, ũhoro wĩgiĩ kũiga thamaki.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ndĩciragia, nĩ atĩ andũ a mohoro marageria kũrũnga mohoro maraheanĩtwo nĩ andũ a mohoro, me tarĩ ma ma no thutha wa gũthuthuria, makonekana matiarĩ marĩ ma matiarĩ ma ma marĩ ma maheni, kũguo no nginya moke mere mũingĩ nĩ getha andũ matigathiĩ na mbere makĩmenyaga atĩ ũhoro ũcio ũrarĩ wa ma na nĩ wa maheni, kũguo nĩ mateithagia andũ nĩ getha matuĩke andũ matuĩke a kũmenya, mohoro ma ma na mohoro ma maheni. Kaingĩ, ũndũ ũyũ ũhanĩkaga rĩrĩa mũndũ ena thũ kaingĩ wonaga rĩmwe ĩkoragwo ĩĩ ũhoro na atongoria, ũgacemania na mũndũ ũraugĩte ũhoro mũndũ araugĩte ee ta mũtongoria ũngĩ, na mũtongoria ũcio nĩ atuĩkaga wa gũka akaaria, nĩ getha ere andũ a mũingĩ, maũndũ macio mareragwo ti ma ma.

Handũ haha nĩ tũrona nĩ mũtongoria wa bũrũri, arigicĩirwo nĩ andũ a Kenya. Haha akoragwo agĩĩka kampĩini ciake, kana akĩrĩra andũ a Kenya maũndũ marĩa agũtuĩka wa kũmekĩra angĩingĩra gĩtĩ-inĩ kĩu kĩa ũtongoria wa bũrũri. Haha akoragwo arigicĩirwo nĩ arangĩri aake arĩa makoragwo makĩmũrangĩra, nĩ getha mũingĩ matigatuĩka a gũkinyĩra mũtongoria, nake mũtongoria wĩra wake ũkoragwo o wa kwĩrĩra andũ a Kenya maũndũ marĩa andũ marenda kũigwa, na maũndũ marĩa arauga agwĩka angĩingĩra ũtongoria-inĩ ũcio, kũguo haha wĩra wake akoragwo aumĩtwo thutha nĩ ngari nyingĩ, irĩa cio nĩ kũmũrangĩra cikoragwo cikĩmũrangĩra.

Handũ haha nĩ tũrona nĩ ceceni ya kameme, harĩa mũndũ ũyũ wĩra wake nĩ kwaria, kwarĩria andũ, na rĩmwe na rĩmwe nĩ atuĩkaga a kũmekĩrĩra nyĩmbo nĩ getha andũ magĩkene, na andũ nĩ getha makĩhote gũthikĩrĩria marĩ o kũrĩa marĩ, rĩmwe ona nĩ etaga mũgeni nĩ getha magĩarie nake, na nĩ getha andũ makĩigue, na rĩmwe nĩ metaga andũ moĩkaine mũno, andũ ta aini kana arĩmi, kana ona andũ ta atongoria, nĩ getha mathiĩ na mbere na kũarĩria andũ, makĩmeragĩra maũndũ marĩa magwĩka, ona rĩmwe haha gũkũ ceceni-inĩ, ona rĩmwe andũ nĩ mathomithagio, ũhoro wa ũrigitani, kana ona o ũrĩa andũ magũthiĩ na mbere na gwĩka ũrĩmi wao, kũguo ĩno nĩ ceceni na mũndũ ũcio andĩkĩtwo, na wĩra wake nĩ gũikara kũu akĩarĩria andũ na kana agĩthomithia andũ na gwĩkĩrĩra andũ nyĩmbo nĩ getha magĩkene.

ĩĩ nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, ũkoraga mũthenya ũyũ, ũrakũngũĩrwo thĩ ng'ima nĩ andũ matiganĩte, na thĩ citiganĩte, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia andũ gũthi na mbere na gũthomithio, nĩ getha gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ maramenya ũhoro wa mũkingo, na nĩ makũmenya ũrĩa makũũtiga, na nĩ getha matigathiĩ na mbere na kũheana, kana nginya kũrigĩrĩria andũ kũũgĩa, na ũguo andũ nĩ mahotaga gũthomithio mathomo maingĩ, ma ũrĩa magwĩka nĩ getha ndũgathiĩ na mbere na gũtamba thĩ citiganĩte, kana kũhe mũndũ ũrĩa wĩnake, kana ona andũ arĩa mahikanĩtie mamenye ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ getha ona matigatambie mũrimũ ũyũ. Kũguo ũndũ ũyũ no nginya wĩkwo, nĩ getha andũ mathiĩ na mbere na gũthomithio na andũ mathi na mbere na kwĩmenyerera, na kũmenya maũndũ maingĩ megiĩ mũkingo.

Handũ haha nĩ tũrona nĩ ceceni ya Kameme, na nĩ tũrona kwĩna andũ atatũ, ũngĩona ũũ andũ aya marenda gũthomithia andũ o kũrĩa maikarĩte ũndũ magĩrĩirwo nĩ gwĩka no ĩkorwo nĩ ũndũ na ũrĩmi kana maũndũ ma mwĩrĩ, nĩ getha andũ memenye, na mahote gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire. Andũ aya gũkũ mararĩrĩria, mũndũ arĩ o gwake nĩ akuigua ũrĩa maroiga, na nĩ akũhota gũthoma maũndũ matiganĩte megiĩ mĩrimũ kana megiĩ ũrĩmi, kana ona maũndũ megiĩ thukuru, na ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ getha mahote gwĩtungata. Kũguo aya wĩra wao no kwaria tu, na gũbundithia andũ na kũmeera maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩkwo.

Handũ haha nĩ tũrona nĩ maũndũ ma intaneti, indo citiganĩte, harĩa handũ haha o hothe, andũ a mũingĩ matũmagĩra, nĩ getha kũnyitanĩra gwĩka ũndũ, kana gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na andũ matiganĩte kuuma cihonge citiganĩte, na andũ nĩ matuĩkaga a kwaria, kana ona nginya nginya mohoro, he mohoro mathiaga na mbere gũkũ, na mũndũ nĩ ahotaga kũmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri. Ona mũndũ nĩ ahotaga kũgĩa na arata arata matiganĩte, a kuuma nginya mabũrũri ma na nja, na nĩ mũhũtaga kwaria nao, na mũkahota gũcenjania hakiri nĩ getha mũmenye maũndũ marathi na mbere kũndũ gũtiganĩte. Mũndũ agĩthondekaga nginya arata erũ a kũndũ gũtiganĩte.

Handũ haha nĩtũrona andũ maikarĩte thĩ, na aya nĩ atongoria a bũrũri, atongoria macagũrĩtwo nĩ mũingĩ, na handũ haha maikaraga thĩ, kwarĩrĩria maũndũ ma bata marĩa magĩrĩirwo nĩ kuongererwo, nĩ getha mateithie mũingĩ ũrĩa wamacagũrire, na nĩ getha mathiĩ na mbere na gũkũria bũrũri, na gũkũria matũũra, makĩmathondekera indo ta bara, thukuru, thibitarĩ indo irĩa cigũteithia mũingĩ ũrĩa wamacagũrire, na nĩ getha mathiĩ na mbere na wĩra wao mwega, na nĩ getha ona ríiita rĩa gũthurana rĩakinya, andũ a mũingĩ nĩ makahota kũmacagũra rĩngĩ matagwĩciria ũndũ.

Ndona ũũ, nĩ ndĩrona maya nĩ mathomo andũ arutwo mathomithagio me thukuru, nĩ getha mahote kũmenya, ũrĩa Kenya yambirie, na ũrĩa ĩtũire kuuma tene, na ũyũ nĩ ĩteithagia ciana cituĩke ciana cia kũmenya mũno, ũndũ wĩgiĩ mabũrũri mao, na ũrĩa matũire kuuma tene, na nĩ kĩ makoragwo ũrĩa makoragwo ũmũthĩ, tondũ ona rĩmwe nĩ wonaga, ũrĩa andũ a nanja mokire magĩikara Kenya, na makĩanjia gũthondeka nginya mĩgũnda, na makĩanjia nginya gũthondeka nginya barabara cia reli, kũrĩa thikũ ici nĩ cio citũmĩkaga, kũguo wĩ ta mũrutwo kana ona mwana wĩ thukuru, nĩ atuĩkaga wa kũmenya ũrĩa maũndũ maingĩ me bũrũri witũ ũrĩa mambĩrĩirie.

Haha nĩ tũrona, ĩno nĩ ceceni ĩmwe nene mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ, ĩrĩa andũ meroragĩra kwĩyonera mohoro, na mathako, na nginya nyĩmbo, na andũ nĩ maikaraga hamwe, kwĩrorera maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri, kuona atĩ makĩonania mohoro, nĩmatuĩkaga a gũtuonia ũrĩa atongoria marathi na mbere na kũruta wĩra, na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri witũ, na nginya mĩthako ĩrĩa ĩrahanĩka, na andũ ũrĩa Akenya andũ aitũ marathi gũtũthakĩra mabũrũri ma nja, na magatũtongoria, kũguo ndona ũũ, nĩ tuonaga ũrĩa nginya mĩthako, rĩrĩa andũ marutĩte wĩra makĩhumũka, andũ nĩ maikaraga thĩ makerorera mĩthako, na magatuĩka a gwĩkenera mũno, kuona atĩ nĩ marathiĩ na mbere na kuona ũrĩa andũ a kenya mareka mathako mathaka mũno na andũ magatuĩka a kũmeyonera kuuma icigo citiganĩte.